Ngĩraga mbegũ kũrĩ arĩmi arĩa marĩmaga mĩgunda mĩnene mageciarithanĩria mbegũ, nĩ mahetwo marũa ma gwĩka ũguo kuuma kũrĩ thirikari, ngathiĩ ngagũra mbegũ ta cia waru kũu, kaba ngũre goro, no ngũre icio tondũ cikoragwo ciĩ njega, na cio mbegũ cia mbembe, ngũraga duka-inĩ iria ciĩtĩkĩrĩtio kwendia mbegũ cia mbembe nĩ thirikari hamwe na bataraitha.

Nīmaga irio cia kūendia mūno, irio ta waru, mboga na matunda. Mathīna marīa gereire nī ta kwaga ndawa ikinyanīirie ikīro na ningī kwaga mbeū ikinyanīirie īkīro na iria cionekana ūgakora ciīna goro mūno, na ūkīrīkia kūmerithia na kūgetha ūgakorwo ūhūthīrīte mbeca nyingī mūno, ningī wagetha ūgakora watūara thoko thogora wa indo icio nī mūnini ūguo ndūnona umithio kūringana na matanya maku.

Mũno makĩrĩa tondũ rĩu ona ũngĩkorwo ũraruta wĩra na nĩ ũrenda gũthoma, nĩ ũgũthoma na tekinoronjĩ ĩno ĩrĩkuo o ũkĩrutaga wĩra hamwe na gũtirĩ handũ ũgacererwo. Ningĩ mũrutani angĩkorwo ndanakinya gũthomithia, tekinoronjĩ nĩ ĩramũhotithia athomithie arĩ o kũrĩa arĩ to nginya oke aingĩre kĩrathi athomithie arutwo. Ningĩ thaa ici mũrutwo no ahote kuona mathomo maingĩ to nginya akorwo nĩ kũrĩa arathomera no ahote kwĩyandĩkithia kũndũ kũngĩ agathomera kũrĩa athomaga o mũthenya na gũkũ kũngĩ akongererwo ũgĩ kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ ĩrĩa ĩĩ kuo.

Mahuti maya marĩagwo nĩ mbeũ njĩthĩ, aingĩ ao arĩa matarĩ mawĩra maikaraga matuka-inĩ hwaĩ-inĩ. Mamatanukaga ta dawa cia kũrebia, na nĩ matũmaga, mũndũ aremwo nĩ gũtua matua mega ma mũtũrĩre. Ningĩ ũngĩmenyera kũmarĩa, nĩ matũmaga mũndũ athũke magego na ũkaremwo nĩ kũrĩa irio, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. ũrĩmi wa mahuti maya, nĩ ũkoragwo na mbeca mũno tondũ matiagaga thoko.

Kwerũo atĩa wakinĩ wakwa? Ĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene ũngĩona ũkĩte thoko na nĩguo ũtendete maũndũ ma thoko. Andũ mahana atĩa mũciĩ? Ngwĩhoka mũrĩ o ega, na niĩ ndĩ o mwega, andũ akwa no ega. Ngũkĩte thoko kũgũra nyanya na itũngũrũ nĩũndũ rũciũ ndĩna wĩra wa kũrugĩra andũ arĩa maroka kũnjakĩra.

Kwīandīkithia mītambo-inī ya intaneti, arīmi othe na kīrīa mundu arīmaga, magacoka makaigwo hamwe arīmi a kīndu kīmwe kwa muhano; matunda makaigwo mutamboinī umwe o kurīa mundu oimīte, rīu mundu akaheana ugī urīa ahuthagīra urīmi wake nīgetha one umithio ningī mageta ageni arīa mathomeire kurīmīra matunda macio o hau mītambo-inī to nginya macemanie tondu nī uhuthu gucemania mītambo-inī kurī kuhuthīra tigiti macemanie handu hamwe, makaheo ugī kugerera mītambo

Mũrĩmi ndangĩhota kwĩgirĩrĩria kuumana na nyamũ cia gĩthaka tondũ ndari na ũhoti ũcio wa gwĩkira ngiri icio cia thitima, iria igiragĩrĩria nyamũ cia gĩthaka gũthiĩ mĩgũnda na maita maingĩ ũngĩona nyamũ icio cia gĩthaka ikĩũrũra mĩgũnda ya arĩmi, cikoragwo ihingũrĩirwo nĩ arĩa macirũgamĩrĩire nĩgetha ithiĩ cigethe gĩa kũrĩa, na ũguo nĩ ũru mũno tondũ tiga kũingĩra mĩgũnda ya arĩmi, kainggĩ nĩ ũkoraga nĩciarehe hathara ta gũtihangia ciana kana ona arĩmi o arĩa angĩ, ũgakora nĩciarehe nguraro itũra

Gwĩtagwo arata, na andũ a mũciĩ, hamwe na andũ a kanitha, magoka mũciĩ, gũgathĩnjwo, ndegwa, mbũri na ngũkũ, gũgacoka nĩ gũkoragwo na mahunjio, na andũ magacokanĩrĩra, makarĩanĩra gũkũngũĩra mwana wao kũhumbwo thũmbi ya kũrĩkia cukuru, ya gĩthomo kĩa igũrũ na andũ magakenanĩra, na mwana akarathimwo athiĩ akone mawega nakũu nja

Maya nĩ matangatho ma kũgathĩrĩria nduka ya wendia wa indo cia kwa ũingĩ ya Naivas, na aya mahũrĩtwo mbica, makĩenda gĩtangatho gĩkĩ gĩkinyĩre arĩa mendete kũgũra indo duka-inĩ ici, kũmonia nĩ marendia indo mwanya mwanya, na wagũra, ũrĩa ũgũbangĩrwo indo ciaku, na kaingĩ makoragwo makĩonania mena nginya iheo warĩkia kũgũra iria ũkuongererwo.

Nĩ ũhotithagia arutwo kũgĩa na ũgĩ mũingĩ makĩria worĩa magĩaga naguo me kĩrathi tondũ nĩmahotaga gũkinyĩra mabuku maingĩ kana maratathi maingĩ marĩa mandĩkĩtwo nĩ arĩa mathomeire ũhoro ũrĩa marathomera hau mbere, na ningĩ nĩũhotithagia arutwo gwĩka ũthuthuria na njĩra ndaya nĩgetha mahote gũtaũkwo makĩria kĩrĩa marathomera na kuhũthia maũndũ ũgakora mũrũtwo no ahote gũthoma arĩ kĩrathi na no nĩ araruta wĩra ũngĩ kũgerera intaneti.

Wamatua, woyaga ũkamathambia rita rĩa mbere, ũgacoka ũgathambia rĩa kerĩ rĩa gũkamũra, ũkamaiga handũ maniare. Ũgacoka ũkamarengarenga tũnini tũnini, ũgacoka ũkamaiga. Ũkoya thuburia ĩngĩ ũgatinangĩria gĩtũngũrũ, ũgekĩra maguta, ũkareka gĩtũngũrũ kĩhĩe ta ngagĩka igĩrĩ. Ũgekĩra nyanya, ũgakoroga, ũgekĩra cũmbĩ, ũgakoroga, ũgacoka ũgekĩra makunũ maku, ũgakoroga, ũgakũnĩkĩria ndagĩka ikũmi, ũgakoroga rĩngĩ, ũkamaruta. No ũmarĩe ũguo rĩu.

Tũkĩrũmĩrĩra watho ũrĩa wahĩtũkirio mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi wĩgĩe ũgayania wa ũtonga wa aciari na mĩgũnda ,nĩkwandĩkĩtwo o mwana nĩ nĩagĩrĩire agae indo cia mũciari wake maigananĩirie ũtagũthutũkania kana nĩ mũndũrũme kana nĩ mũtumia. Igoti rĩrĩ nĩrĩona wega mũgũnda ũyũ ũrĩ na cira ũthie ũgayanio kũringana na watho ũyũ o mũndũ agaĩrwo ĩka ciake ithatu ũtagũthutũkania nĩ wa hũra ũrĩkũ, mũndũrũme kana mũtumia ĩka ithatũ ithatũ tondũ ciothe nĩ ciana cĩa mũthũri ũyũ.

Ũteithagĩrĩria gũkinyanĩria netiwaki, ya mĩtambo ya cabarikomu, kana ĩatero, itũra-inĩ rĩa gwitũ, nĩgetha mũndũ akahota kũhura thimũ, na kũaranĩria na arĩa endete, hatarĩ na inegene kana thĩna wa mĩtambo, ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria andũ maage kũiguithania.

Ĩhũthĩkaga harĩ kwaranĩria na arĩa wendete na arĩa me kũraya nawe. Ningĩ no ĩhũthĩkaga gũtũma mbeca kũrĩ arĩa me kũraya nawe kana kũrĩha. Nĩ ĩrĩ namba ya thiri na namba ĩyo yagĩrĩire gũikara na mwene tondũ nĩyo ĩmũhotithagia kũrũta kana gũtũma mbeca ciake namba ĩyo ndĩagĩrĩire kuonio mũndũ ũngĩkorwo kwanja nĩ andũ ũtehokete tondũ ĩngĩgwa mokoinĩ moru mũndũ no ahote kũruta mbeca ciaku thimũ-inĩ.

Kũringanaga nanĩkũ ndĩ. Ndĩ gĩcagi nyendete kũhũthĩra ya Safaricom tandũ nĩhotaga gũkinyĩra andũ aingĩ itarĩ na thĩna o wothe wa mĩtambo kana netiwaki. No ndĩ taũninĩ, nyedete ĩno ĩhaha ya Airtel tondũ thogora wayo ũkoragwo wĩ thĩ kũhũthĩra ũkĩenda kũingĩra ng'enda-inĩ na ũkĩenda kũhũrĩra mũndũ nĩmaheanaga ndagĩka nyingĩ na nĩ ũkwaria kwa mbeca nini.

Ndoka, kũhoya rũni, na nĩ rita rĩakwa rĩa mbere. Ndirĩ na mũndũ ũngĩndũgamĩrĩra, rĩu ngũragia, kana no muone arĩ wega, nyandĩkithie indo cia mũigana wa rũni rũrĩa ndĩrenda, kana cia thogora wa igũrũ kũrĩ rũni rũrĩa nguoya, nĩgetha ingĩkaremererwo nĩ kũrĩha, mũgoka muoye indo icio. Mũkuona arĩ wega?

Ndĩrenda kũhingũra akaunti gũkũ kwanyũ, no no nyende ũndarĩrie maũndũ maiga ũna nĩ getha ngĩe na ũtaũku ndikanekore ngĩrira. Wa mbere, ndĩrenda ũndarĩrie njagĩrĩire kũhingũra na mbeca cigana, atĩa na ningĩ njagĩrĩire kuongagĩrĩra mbeca ihinda rĩigana atĩa na nĩ mbeca cigana atĩa njagĩrĩire gũkorwo nacio cia kuongagĩrĩra. Ningĩ no nyende kũmenya ingĩbatara kuoya rũni rĩ, ndĩrabatara gũkorwo njigithĩtie mbeca cigana akaunti-inĩ yakwa nĩ getha heo rũni? Ningĩ rĩ, ingĩbatara kuuma rĩ, nĩ makinya marĩkũ njagĩrĩirwo kũhũthĩra nĩ getha nyume?

Ndoka ngĩenda kũhoya mbeca, mũigana wa ngiri magana merĩ gũkũ gũkũ bengi, no nĩ ingĩenda nyambe ndaũkwo, nĩ maũndũ maigana ũna. Wa mbere, njagĩrĩire kũrĩha mbeca ici na ihinda rĩigana atĩa? Wa kerĩ nĩ getha heo njagĩrĩire gũka na kĩ? Kana nĩ maũndũ marĩkũ njagĩrĩire kũhingia nĩgetha heo? Ningĩ no nyende kũmenya ngĩrĩha njagĩrĩire gũcirĩha na maciaro ma maigana atĩa?

Thibitarĩ ici nĩ iteithagĩrĩria andũ a gĩcagi, tondũ ikoragwo oro hakuhĩ nao, ũguo mũndũ ena bata, ndũthiaga kũrĩha mbeca nyingĩ cia tigiti ũgĩthiĩ thibitarĩ nene, tondũ ũgũthiĩ hau na bata waku ta wa homa, gũthimĩrwo mwana, kana mũrimũ ũngĩ o wothe mũnini, ũkaninĩrwo hau. Ningĩ ũngĩkorwo na mũrimũ mũnene, kana mũndũ wagũthwo nĩ ngari, ambaga agakinyio hau, agathaitĩrwo, agĩcoka kũneanwo thibitarĩ ĩrĩa ĩngĩ nene ĩ hakuhĩ. Ningĩ nĩiteithagia kũnina mũhatĩkano thibitarĩ iria nene, tondũ rĩu mathĩna marĩa manini mambaga kũninĩrwo o gũkũ thibitarĩ-inĩ ici cia gĩcagi.

Kwaga mwĩhoko na thibitarĩ icio nini, tondũ rĩngĩ ũthiĩte hau, gũtwara thĩna ũmwe, maita ta matatũ, na ndũrateithĩka. Rĩu ũkona kaba ũthiĩte thibitarĩ ĩyo nene ĩ hau mbere, wahota gũteithĩkĩra kũu. Wa keerĩ, kwaga ndawa, kana ithimi cia kũigana, cigũgũthima nginya cione thĩna waku. Ningĩ thĩna ũrĩa wĩnaguo no ũkore ũrabatara rĩgĩtarĩ, ũthomeire thĩna ũcio, ongoro nĩ ta wa kĩongo, rĩu ũkona kaba ũthiĩte thibitarĩ ĩrĩa nene, nĩgetha ũcemanie na ndagĩtarĩ ũcio, tondũ gũkũ thibitarĩ nini citirĩ rĩgĩtarĩ acio makoragwo mathomeire mathĩna mwanya mwanya.

Mũcere noũũgethe, kũhũthĩra moko, kana kĩgethi. Ũkĩhũthĩra moko, woyaga kahiũ kana banga mũnoore wega, ũgatinia, ũgacokanĩrĩria, ũgacoka ũgathĩĩ ũkaũhũrahũra, waũringaringa mũcere ũkauma mahuti-inĩ. Ũkeheria mahuti ũkanĩka mũcere. Woma, ũkawĩkĩra makũnia. Ũkĩhũthĩra kĩgethi, ũthiaga kĩgethi gĩkarenga, gĩgacoka gĩgathiĩ gĩgatwara macini-inĩ, macini ĩkeheria mũcere kũrĩ mahuti-inĩ, ũgacokanĩrĩrio, ũkanĩkwo, ũgekĩrwo makũnia-inĩ.

Wa mbere, andũ nĩ moonaga mawĩra kuuma kũharĩrĩa mĩgũnda, nginya gũkinyia irio icio thoko, kũheaga andũ aingĩ, a mĩthemba mĩingĩ mawĩra. Ningĩ, irio rĩrĩa cieka wega, ciagĩra, angĩkorwo nĩ irio cia kũrĩo oro gũkũ bũrũri-inĩ, bũrũri nĩ uhotaga kũhũrana na ng'aragu, rĩrĩa magetha maumĩra me mega. Ningĩ angĩkorwo nĩ irio cia gũtwarwo nja ya bũrũri, bũrũri nĩ ũhotaga, kũongerera ũtonga, harĩ kwendia kuumana na kwendia irio icio nakũu nja ya bũrũri.

Icigo nyingĩ iria ikoragwo ciĩ nyũmũ, cikoragwo na tĩĩri mwega mũno wa kũrĩma, no itikoragwo na mbura ya kũigana, kwanjĩrĩria kũhanda, nginya mũndũ agakinya kũgetha. Ũguo mũrĩmi, rĩrĩa ahota gũitĩrĩria irio ciake maaĩ, nĩ ahotaga kũhũrana na ng'aragũ, ĩrĩa yumanaga na ũnyihu wa maaĩ, na ningĩ nĩ ahotaga kwĩrũgamĩrĩra tondũ rĩrĩa endia irio ciake, ndagweterera thirikari ĩgooka ĩmũteithie.

Mĩtĩ nĩ ĩtũteithagĩrĩria harĩ gũthakaria matũra maitũ, kũgũcia mbura matũra maitũ makaga kũniara mũno, ningĩ nĩ ĩteithagia harĩ ũtheria wa rĩera, kwanja kũrĩa kũrĩ na iganda cie hakuhĩ, nĩteithagĩrĩria kũnyitĩrĩra tĩri ndũgakuo nĩ rũhuho kana kĩgũo. Oho nĩtũheaga ũmithio kũmana na mbao, matunda, ngũ na nĩ yongagĩrĩra thogora wa mĩgũnda. Mũgũnda mũhande mĩtĩ wĩ wathogora wa igũrũ ũkĩringithania na mũgũnda ũtarĩ mũhande onakĩ.

Gĩcigo gĩa gwitũ waru nĩyo ĩkũragio mũno na nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya mbegu cia waru, kũrĩ waru ĩthondeketwo ĩkahota kwĩgitia heho tondũ thũ nene ya waru nĩ heho. Ningĩ nĩ kũrĩ waru ĩthondeketwo mbegũ yayo nĩhotaga gũkũra na ũkona maciaro ona korwo gũtirĩ na mbura nyingĩ kana ya kũigana, kũrĩ waru nayo ĩthondeketwo ya gũkũra na ihenya ĩyo waru ya ĩno ĩngĩ ĩkĩhũthĩra mĩeri ĩtatũ gũkũra ĩyo yoyaga mĩeri ĩrĩ na nuthu nogakora nĩhotaga gũkũra ĩĩ waru nene mũno ũguo magetha mayo makoragwo igũrũ, kũrĩ waru ĩngĩ nayo ĩthondeketwo mbegũ yayo ĩkoragwo ĩĩ nyũmũ mũno, yo nĩĩikaraga ĩngĩgakũra tondũ nĩ kwoya mĩeri ĩtatũ na nuthu no waru ĩyo ĩthondeketwo ũndũ ndĩngĩrũmwo nĩ tũtambi na ndĩngĩthechwo nĩ tũgunyũ

Wa mbere nĩ kũhota kũrĩkia kothi yakwa ya mĩaka ĩna. Wa keerĩ nĩ kũhota kũhingũra biacara ĩrĩa ĩndũgamagĩrĩra ya kwendia nguo na iraatũ. Ningĩ kũhota gũtwara mwana wakwa cukuru ĩrĩa nderiragĩria na ndendaga, kũhota kwambĩrĩria kũrĩma, ũrĩmi wa kĩbiacara na kũhota gwakĩra mũciari wakwa nyũmba ĩrĩa nderiragĩria kũmwakĩra.

Kwaga kũheo kanya ga gũkũra, ũgakora ũraruta o wĩra ũndũ ũmwe na ndũrendwo ũkũre kana ũthiĩ na mbere. Ningĩ kũrĩhwo ũru kana gũcererwo nĩ kũrĩhwo na we nĩwe ũrarũtithio wĩra ũrĩa mũingĩ. Ũgakora rĩu andũ acio nĩmanogaga na magakua ngoro nao arĩa mararuta wĩra nao arĩa akũrũ kũmakĩra kũmahũthĩra ũru . kambuni nĩciagĩrĩire kũmahe kanya ga gũkũra na kũmarĩha wega na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na oho kũmarũmbũiya ota andĩkwo arĩa angĩ ,ongorwo nĩ kuongererwo mũcara makongererwo ũndũ wũiganaine okorwo nĩ mawĩra makaheo mawĩra marĩa marĩ mao no ti kuongererwo nginya mandũ arĩa mandĩkĩtwo hau mbere.

Mbegũ ya mbembe njega yonekanaga naihenya na nĩĩrĩ raithi, ningĩ, mbembe ndĩrĩ thũ nyingĩ, tũtambi kana tũgunyũ ona mĩrimũ mbembe ndĩrĩ maũndũ maingĩ wahanda ũrĩmĩre rĩmwe kana merĩ ũgũkora wahũthĩra mbeca nini mũno harĩ ũrĩmi-inĩ ũcio wothe na kĩmera kĩagĩra mbembe ĩgĩkũhe irio ciagũgũtwara nginya kĩmera kĩrĩa kĩngĩ na maita maingĩ nĩĩgũgũtigĩria nginya cia kwendia wone mbeca ciagũika maũndũ mangĩ. Ningĩ nĩkũheaga mahuti ma mahiũ maku ngombe, mbũri ona ngũkũ.

Kũrĩ mũthemba wa waru, ũthondeketwo atĩ ona kwaga mbura ya gũkinyanĩra kũgetha no ũkagetha, tondũ nĩ ĩhotaga gũĩtiria. Ningĩ kwĩ mbembe ĩthondeketwo ĩkũraga na mĩeri ĩtatũ. Mbembe ĩyo ona ya nyihĩrwo nĩ maaĩ, no wonaga gĩa kũgetha, ndĩhatĩrĩrĩkaga mũno. Ningĩ tĩĩri wa gwitũ, andũ aingĩ nĩ marĩmaga na thumu wa mahiũ, na thumu ũcio nĩ ũteithagĩrĩria tĩĩri harĩ wũigi wa maaĩ. Rĩu ũgakora ona rĩrĩa mbura yakĩa, mbembe ĩyo nĩ ĩkũhota gũkũra na ũgunyu ũrĩa wĩ tĩĩri-inĩ.

Nyonaga kĩo, na wendi wa gũthingata mĩtugo ĩria yagĩrĩire tondũ nĩgetha mũtengeri akinye haha, akoragwo athingatĩtee mĩtugo mĩega, kwĩima, kwĩhotha, nginya kia mũisho agekĩrwo thũmbĩ, thũmbi ĩrĩa ĩmũhotithagia kuma kĩrathi kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngi na akahota kwĩrũgamĩrĩra maica make na ma arĩa endete, kumana na mũcara ũrĩa arĩhagwo atengera.

Mawĩra marĩa monekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩma mĩgũnda, gũtungata mahiũ na kũrĩma maheagwo andũ othe a marika o mothe, arũme na atumia, bata nĩ mũndũ ahote kũhingia kĩrĩa meranĩire na mũmũhei wĩra. Wĩra-inĩ wa mũgũnda wakũrĩma irio, maheagwo wĩra kuma thaa ĩmwe , nginya thaa inyanya . Naguo wĩra wa mahiũ, gũkũrngana na ũrĩa mũkũiguithania na ũrĩa ũkũhete. Mawĩra maya matihutagia wĩra wakwa wa o mũthenya.

Kũrĩ andũ makoragwo marĩ agima mũno na nĩ mahotaga gũtigithania ndũgũ yao ya mũciĩ na ya wĩrainĩ makinya wĩrainĩ ũguo ona mahikanĩtie me wĩrainĩ ndũngĩhota kũmena kana nĩ maikaraga nyũmba ĩmwe. Mawoni makwa ũndũ ũyũ ti mũru angĩkorwo mũndũ nĩakũhoota kũrũta wĩra atakũrehe ngũĩ cĩa mũciĩ wĩrainĩ.

Ĩĩ nĩciĩkaga wega onagũtuika mbembe gũciara mũno ona kwaga gũciara kũringanaga na maũndũ maingĩ to tĩri, nĩkũringanaga na mbegũ ĩria ũhandĩte na rĩera rĩa gĩcigo gĩa kwanyu. Rĩũ rĩera rĩa gia gicigo gĩa gwitũ mbembe ĩrĩa ĩrehagwo nĩ irĩa yagĩrĩire mũno na nĩirĩa ĩciaraga mũno na nĩiguithanagia na mbura ĩrĩa yonekanaga gĩcigo gĩa gwitũ nĩngĩ ũngĩhota gwĩkĩra tĩrĩ waku indo iria ciagĩrĩire harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mbembe nĩ ũgĩaga na maumithio mega onangĩkorwo nĩ mũthanga ona kana tĩrĩ wa mũgũndainĩ.

Nĩ ũrĩmi wa macani, tondũ macani matibataraga mbeca nyĩngĩ kũrĩma o ũrĩa wamahanda wamatungata wakinya kũgetha nĩũguo no kuongerera ũrĩongagĩrĩra bataraitha na ningĩ matihũthagĩra ndawa, kũgetha no ũgethe o ihinda rĩrĩa ũngĩenda thutha wa wiki igĩrĩ nĩ ũgũthie na nĩ ũkuona mbeca ciaku. Ningĩ thoko ya macani ĩkuo tondũ ithĩi cikoragwo citũkuhĩrĩirie na magũragwo wega tondũ mathimagwo na kiro ũguo nĩ ũkuona kiro iria wagetha na matire ungumania mũingĩ ũkĩringithania na kahũa.

Harĩ mbegũ ya mbembe tũrehagĩrwo nĩ andũ a kamboni hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kwendia na gũthondeka mbegũ cĩa mbembe ĩtagwo One Acre. Mbembe ĩyo ĩtagwo ĩkoragwo na namba ithathatũ, ĩmwe, inya nĩĩkaga wega gĩcigo-inĩ gĩkĩ tondũ ĩthondeketwo ĩrĩ ya tĩri wa gũkũ na rĩera rĩa gũkũ na mbura ya gũkũ tondũ nĩ nyĩngĩ mbembe ĩyo nĩhotaga kwĩyũmĩrĩria nginya ĩgakinya kũgethwo.

Tondũ wa mbere, mbegũ cia matunda ma mũciarithanio nĩ cirĩ goro mũno, na ningi gũciona, cikoragwo ũrĩ ũndũ mũnene mũno. Na waciona ningĩ no ũcihande ciage gũĩtĩkania na rĩera rĩa kũrĩa ũrĩ. Ningĩ arĩmi aingĩ, matirĩmaga matunda marĩ ma gĩbiacara. Marĩmaga matunda ma kũrĩa mũciĩ na nyũmba ciao. Macio ma kĩĩmerera nĩ metiiragia rĩera, na makaciara wega mũno, na ningĩ matigĩaga na tũtambi na thũũ nyingĩ, ũkĩringithania na marĩa ma gũciarithanio.

Wa mbere nĩ mũgũnda, ngano yendaga mũndũ wĩna mũgũnda mũnene nĩgetha ĩgũcokerie mbeca na wone umithio na andũ aingĩ matire mĩgũnda ĩyo mĩnene ũguo mũndũ akona kaba ahande mbembe. Wa kerĩ ngano nĩbataraga maũndũ maingĩ ndawa, ũkĩringithania na mbembe. Ningĩ nĩrĩ wĩra mũingĩ ũkĩringithania na mbembe rĩu ũkona mũndũ akorwo ndarĩ na ũhoti wa kũrĩha ndawa na wĩra akarĩma mbembe.

Kũhanda na mĩhari, nĩ gũtũmaga mbegũ yaage kũhũthĩka nyingĩ, ũkiringithania na kũhurunja. Ningĩ, nĩ gũtũmaga hĩndĩ ya kũrĩmĩra mbegũ icio, ĩkorwa ĩrĩ ihinda ihũthũ, tondũ mĩhari nĩ ĩroneka ũrĩa ĩhana. Ningĩ, mbegũ hande na mĩhari ĩkoragwo ciĩhetwo waariĩ, kana ũtaaganu, ũngĩthimĩka na ũrĩa wendekete, ũguo igateithĩrĩria gũciara kwa mũmera ũcio, na ũgaciara wega mũno.

Nĩgetha, gwa kinya kũrĩmĩra, gũkorwo arĩ ũhũthũ kũrĩmĩra, na gũcokereria tĩĩri. Ningĩ, mbegũ ndĩkahũthĩke nyingĩ, kũrĩ ũrĩa yaagĩrĩire. Na ningĩ, ũtaaganu ũrĩa waagĩrĩire, nĩ ũtũmaga maciaro moongereke, tondũ o mbegu nĩ ĩkũhota kũrĩa, kĩrĩa yaagĩrĩire kũrĩa kuumana na tĩĩri, na ĩkaigania.

Maaranagĩria na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Ũkaarĩria ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe ũkamwĩra kĩrĩa ũrabatara. Na ningĩ angĩkorwo e haraihu nawe, kana harĩ ũndũ ũreka na nĩ ũrenda agũteithĩrĩie, ũkamwandĩkĩra thimũ-inĩ yake ũrĩa ũrenda, kana ũkamũhũrĩra, ũkamwĩra kĩrĩa ũrenda.

Wa mbere, nĩ guoya wa gwĩtigĩra gũtharĩkĩrwo nĩ itoi, kũhũrana na ũũ, maikaraga hakuhĩ na ceceni cia borithi arĩa mamaheaga ũgitĩri. Wa kerĩ, indo kũgĩa goro, kana maica ma kũu me goro. Indo nyingĩ itithondekagĩrwo kana kũrĩmĩrwo kũu, ũguo ngarama ya maica ĩgakorwo ĩ igũrũ mũno. Kũhũrana na ũũ, aruti arĩa mahetwo wĩira kũu, nĩ maheagwo marĩhi ma kũongerera nĩgetha mahote kwĩrũgamĩrĩra. Nyingĩ kũu nĩ kũrĩ thĩna wa maaĩ. Rĩrĩa kwaura, kĩguo gĩgoka kĩingĩ, na rĩrĩa kũũmĩte, ũgakora nĩ maraaga maaĩ ma kũnyua na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ.

Nĩnjoyaga ihinda inene mũno, tondũ wa mbere niĩ ndirĩ andũ arĩa a kuma magathiĩ nja ũguo ndacerera handũ, arĩa nyambaga kũmenyana nao nĩ arĩa tũrarutithania wĩra nao na ngoragwo na ihinda iritũ kũmatua arata. Maũndũ maria ndoraga mũno harĩ arata nĩ kwihokeka. Nĩ nyendete arata mehokekete na mũndũ wĩna ũgĩ na ũmenyo wa ngai. Ningĩ nĩ nyendete arata matendete mĩcene na gũtinda magĩceranĩra.

Maita maingĩ thiaga thĩbĩtarĩ thutha wa mĩeri ĩtatũ, kuona ndagĩtarĩ wakwa wa atumia nĩnyendaga gũikara ngĩthiaga nĩgetha ngarora ũgima wakwa wa mwĩrĩ na ngarora nĩkĩĩ njagĩrĩire kũrĩa, ningĩ nĩjeragĩra ndagĩtarĩ wakwa wa magego omwaka, gũthiĩ gũthambia magego maita maya mothe ndĩhaga nambeca ciakwa cia mũhuko na ndĩmakoraga thibitarĩinĩ ciao cia mũndũ kĩũmbe.

Ũndũ ũyũ kaingĩ wĩkagwo nĩ arĩa me biacara-inĩ, na nĩ ũteithagĩrĩria mũno harĩ kũmenya biacara, mahũthĩro marĩa ĩrahũthĩra, na kana nĩ ĩrahota gũcokia, nĩ getha mũndũ amenye kana nĩ umithio arona kumana na ĩyo biacara, na amenye nĩkĩ agĩrĩirwo gwĩka kana kuongerera, nĩgetha ndagathiĩ hathara. Ningĩ nĩteithagia kũmenya nĩkĩ agĩrĩire kũrenga na nĩkĩ agĩrĩire kuongerera nĩgetha mũico wa mwaka, akorwo na maumĩrĩra mega, kumana na biacara ciake.

Arata akwa aingĩ nĩtũraihanĩrĩirie nĩ ũndũ wa maũndũ ta ma wĩra, na maũndũ ma o mũthenya. ũguo, nĩ tũthondekete ikundi kũrĩa nenda-inĩ, cia intaneti, harĩa twaranagĩria hamwe o hwa-inĩ,o hwa-inĩ, tũkamenyithania ũrĩa mũthenya wa mũndũ watinda, na marĩa atinda akĩgerera, kana marĩa ahota kũhingia mũthenya ũcio. Ningĩ, nĩ tũcemanagia rĩrĩa ũmwe witũ e na maambura, na tũgakũngũĩra maambura macio hamwe. Rĩrĩa tũtarathiĩ wĩra, nĩ tũthondekaga mũthenya wa gũcemania kwa ũmwe witũ, nĩ getha tũhote kũmenyanĩra ũhoro, ũrĩa mũndũ arathiĩ na mbere na maica make.

Andũ metaga andũ ao akũnene na arata na andũ aitũra magoka mũciĩ ũcio kwĩna mabura magathĩnja ndegwa, mbũri, na ngũkũ makaruga irio mĩthemba yothe magacoka mageta andũ akanitha ,makahũjĩrio, makaina makarĩanĩra magakenanĩra, nginya mabura magathira.

Ũndũ ũyũ ũteithagĩrĩria, mũndũ kũhota gwĩbanga akĩriha marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ o mweri kana o mwaka, ona atarĩ mũrũaru nĩgetha mũthenya ũrĩa akanyitwo nĩ mũrimũ na ũbatare mbeca nyingĩ, ndagakorwo na ihinda iritũ kũrĩha tondu nĩakaruta mbeca ciake irĩa atũraga aigithagia o mweri kana o mwaka na ahote kũrĩha na njĩra hũthũ.

Marĩhi marĩa marengagwo mũcara-inĩ wa mũndũ wa o mweri, na nĩmo mateithagia mũno nĩũndũ wa gũbanga rũciũ rwake angĩgathiĩ mũciĩ tondũ wa mĩaka yake ya gũtiga wĩra yakinya nĩagakorwo na mbeca aigithĩtie iria cikamũteitha mahinda macio ningĩ agĩa na mũtino kana akue, marĩhi maya nĩmo moyagwo makamũteithia.

Nĩ magĩĩte na hinya mũingĩ mũno, ũkĩringithania na hau kabere, na rĩu makahota kũhinyĩrĩria mbeca cia gũkũ gwitũ. Ũgũo ũgakora tha ici, kana mahinda maya mũndũ athiĩ kũgũra kĩndũ, mbeca ciagũkũ itira mũgũrĩra indo nyingĩ ũrĩa ingĩramũgũrĩire hau mbere. Kana arĩhwo, mbeca icio citiramũteithia mũno, ũrĩa ingĩamũteithirie hau kabere.

Gĩkĩ gĩtũteithagia oro mũthenya, hari ũrĩhi wa maũtungata, kana ũgũri na wendia wa indo, handũ ha kũrĩha ũkĩhũthĩra mbeca baribari .ũkarĩha ũkihũthira thimũ yaku. Na ũguo, gĩgatũma maica mahũthe, tondũ to nginya ũrute mbeca ciaku kuuma thimũ-inĩ nĩgetha ũrihe. No no ũcitũme haha, na ũhote kũamũkĩra maũtungata marĩa warĩhĩra. Ningĩ nĩkĩhũthagia, mĩkuĩre ya mbeca, ũgĩthiĩ gũetha maũtungata.

Wambere, mathomo ma nenda-inĩ mũndũ no athikĩrĩrie arĩ o harĩa hothe arĩ bũrũrinĩ, ningĩ mũrutani no arutane arĩ harĩa hothe arĩ atagũtinda agĩthie kĩrathi. Wakerĩ nĩmahũthagia gharama cĩa kũrĩha tigiti wa gũthie kĩrathinĩ na kũnyihia mathaa macio ma gũthie kĩrathinĩ ningĩ mũndũ agĩthoma nendainĩ no ahote gũthoma o akĩrutaga wĩra wake tondũ no kũĩbanga mathaa makũingĩra nendainĩ makinya athomithio athome agacoka akauma agathie na mbere na wĩra.

Ndĩciragia kũnyua kĩndũ kĩhehu kĩnacama ta thoda rĩrĩa ndĩ mũnyotu, rĩngĩ gĩa kwongerera hinya ndĩ wĩra-inĩ rĩrĩa ndathirĩrwo nĩ hinya. Rĩngĩ nĩndĩciragia kĩndũ kĩngĩkuĩka na ũhũthũ nĩgetha ũgĩtũmĩre thutha-inĩ rĩrĩa wagĩbatara maita maingĩ wĩ wĩra-inĩ.

Tũrorete mbere wega thabarĩ-inĩ ya ũhotani, tondũ, tekinoronjĩ yaingĩra cukuru-inĩ cia mũthingi nĩ ĩkũhotithia ciana gũthoma, na gwĩka ũthuthuria makĩria wa kĩrĩa marathoma, na kũhota gũtaũkwo nĩ maundũ ma kĩburũri na marĩa mamarigicĩirie, Ningĩ nĩ gũkũhotithia ciana, ikahota kũnyitanĩra na ciana cia kũnene kũgerera nenda-inĩ na makahota gũthomithania o enyewe kwa wenyewe

Thirikari ndĩhotete kũheana gĩthomo gĩkĩ kwa njĩra ya kũigana tondũ, wambere gũtirĩ arimũ aingĩ mathomete na makamenya ũrĩa magĩrĩire gũthomithia arutwo. Wakerĩ, gũtirĩ na indo ciakũmaigana ciakũigana arutwo othe kũmathomithia ũhoro wa kũhũthĩra nenda na mĩtambi ya kombyuta cukuru-inĩ. Nyingĩ gĩthomo gĩkĩ nĩgetha gĩkinyanĩre nonginya cukuru ciothe cikorwo na thitima, na kwa ihinda rĩrĩ cukuru nyingĩ kwanja iria cikoragwo gĩcigo-inĩ cia matũra ma gĩcagi citirĩ thitima.

Ingĩmwĩta twarĩkia gĩkundi ndĩmwĩre, tondũ nĩamenyaga mĩthenya ya gĩkundi ya gũcemania, mĩthenya ĩo agebanga tene. Agabanga mawĩra make nĩgetha atige gũcererwo, tondũ gũcererwo nĩkuna mawatho ma gĩkundi na andũ agĩkundi matikenagio nĩũndũ ũcio nĩmanegenaga. Na mũthenya ũrĩa amenya nĩagũcererwo, akandũma ngathiĩ ngauga nĩagũcererwo na akahe gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcererwo.

Ndĩmwĩtaga e wiki ngamũtarĩria ũrĩa ekire na ngamuonia maũndũ marĩa mangiumana kana maciaro ma ũgũo ekire na hathara ĩrĩa mangĩrehe ningĩ nĩngeragia kũmũhe mĩhano ya maũndũ manekwo na hau nĩ mũndũ ũngĩ maũndũ ta macio ekire kana njĩra oteyo aragera na harĩa ya mũmĩrĩirie, nĩngeragia gũtarĩrĩa mũndũ amenye ndiramwĩra ũguo tondũ nĩndĩmũmenete no ndĩramwĩra ũguo ngĩmũgĩtĩra nĩũndũ wa rũciũ.

Ingianjĩrĩria mũbango wa ihinda rĩa kwaria tũkanjĩrĩria na marĩtwa o mũndũ akauga bata wake kana kĩria kĩramũthumbura kana haria arona twagĩrĩire gwĩka nĩgetha tũthiĩ nambere. Ningĩ andũ aingĩ metigagĩra kwaria nĩũndũ wa gwĩtigĩra gũtwĩrwo cira, no ũthondeke gathandũkũ ndĩkaige hau mbere karĩa mũndũ arĩũkaga akandĩka mathĩna make kana marĩa arabatara atakwandĩka rĩtwa rĩake tũgacoka tũkamathoma gĩkundinĩ hamwe.

Nyendete kũhũrĩra andũ thimũ ngĩhũthĩra nenda na bindiũ, harĩa tũkĩaranĩria nĩngũhota gũkuona na nyone nĩkĩĩ ũreka nyendete njĩra ĩno mũno tondũ nie ndiendete kumagara nĩũndũ wa mawĩra makwa ũgũo ndĩngehota gũcemania na andũ ĩmwe kwa ĩmwe maita maingĩ no tũkĩaranĩria ngĩkuonaga nĩnyonaga na ngahota kuona nĩkĩĩ ũreka na ningĩ ũrĩa ũranjĩra ngona kana nĩũrakũhatĩrĩria kana nĩ ũgũkenetie. Ningĩ marĩhi tũkĩaranĩria ũguo makoragwo me manini na ũgakora no njarie na mũndũ mathaa maingĩ mũno nginya ngatigĩrĩra nĩtwaiguana na ngatigĩrĩra nĩndamenya harĩa maica mamũkinyĩtie.

Mahote kũhitha maũndũ marĩa mũndũ aihũria make kũrĩa nendai-inĩ, maũndũ ta namba ciake cia gĩbandĩ, namba cia thimũ, makorwo matironeka nĩ kira mũndũ. Wa kerĩ, mahe o mũndũ e andĩkithie namba yake ya mwanya ĩrĩa ĩritũmaga amenyekane nĩ we aingĩra nendai--inĩ, na akareherwo maũndũ make marĩa areka, arenda. Ningĩ mathomithie andũ arĩa matoĩ kũhũthĩra nenda, maheane gĩthomo matũra-inĩ, nĩgetha andũ mahote kũhũthĩra nenda, na kũĩĩkĩra maũndũ mao mategũtinda magithiĩ obici-inĩ, cia thirikari gũbanda raini. Macoke marehe marĩhi mathĩ marĩa o mũndũ akũhota kũrĩhĩra intaneti nĩgetha akaingĩra ageeka maũndũ make.

Cirutaga wĩra kuuma thaa ĩmwe ya kĩroko cikahingwo thaa ithatũ cia ũtukũ, mĩthenya ya njumatatũ nginya njumaa naguo mũthenya wa njumamothi ĩkahingũrwo thaa igĩrĩ nginya thinacara ya hwa-inĩ ikahingwo. Kiumia ndĩhingũragwo na ũguo nĩ harĩ obici ciothe tondũ ciothe ciathagwo nĩ rũhonge rũmwe.

Ndĩrateithia aciari ona hanini makĩria aciari aria maikaraga gĩcagiinĩ, arĩa menda gũthiĩ cukuru makaheo wĩra makaruta nĩgetha mbeca cia cukuru irĩhĩke ningĩ kwĩna ũhotekeku wa ungumania kwongerereka kana mũciari akarĩha mbeca no nĩũndũ wa thĩna wa kĩmitambo mbeca icio cikaga kwonekana cukuru na mwana wake akaingatwo.

Aingĩ nĩ gũĩtigĩra marĩgĩtarĩ arĩa makoragwo kuo. Mathibitarĩ maya ma andũ kĩũmbe rĩmwe nĩmandĩkaga marĩgĩtarĩ matakinyanĩirie ikĩro na magacũngĩrĩra gũthondeka arũaru ũru. Ningĩ thibitarĩ ici nyingĩ ciacio ikoragwo ci gĩthũkũmo ũgakora mona wĩna mbeca magakũrĩhia mbeca nyingĩ kana magagũthondeka mũrimũ ũrĩa ũtarĩ guo nĩgetha ũtũre kũu ũmatwaragĩra mbeca.

Cikinyĩte harĩ amwe na amwe, aingĩ ao marĩ arutwo arĩa marĩ thukuru cia mũndũ kĩũmbe. No thukuru cia thirikari itirĩ irakinyanĩria tondũ matirĩ indo cia gũthoma kana kũingĩra ng'enda-inĩ, na arimũ ao, amwe ao nĩarĩa a tene na matitwarĩtwo thukuru gũthomithio. Arĩa methukuru cia andũ kĩumbe nĩmahitete gwĩthomera na arutwo makagunĩka mũno tondũ nĩmarahota gwĩthuthurĩria maũndũ nge'nda-inĩ na makagĩa na ũtaũku makĩria kũrĩ ũrĩa marathoma kĩrathi-inĩ.

Kũrĩha magoti ũndũ ũyũ nĩũhũthĩte mũno kuma wanjia gũka nendainĩ tondũ rĩu mũndũ arĩ o haria arĩ no arĩhe angĩkorwo nĩoe kũingĩra nendainĩ na ena intaneti akũingĩra na erĩhĩre atagũtinda gũthie wobici-inĩ ũkĩringithania na hau kabere. Tene andũ nĩmathiaga wobici-inĩ ũkagata tigiti ũgacoka ningĩ ũgathiĩ ũkara raini ũgatinda raini-inĩ ũgate mũthenya mũgima ũgĩthiĩ kũrĩha magoti maku, thaa ici ũreka ũrĩ o harĩa ũrĩ.

Nĩndakũnyita ũgeni, ingĩra na wĩikare thĩ harĩa twambĩrĩrie ciũria cia mũthenya wa ũmũthĩ, thengiũ. Niĩ no nyende ũndarĩrie maũndũ maiganona makwĩgie nĩgetha tũkũmenye. Thomete na ngahetũka cukuruinĩ ya gũthomithia ciana kũrĩa nyĩrĩ na ngahumbwo thũmbĩ ningĩ nĩngoretwo ngĩthomithia mathomo ma mathabu na gĩthũngũ kĩrathi gia kanana handũinĩ ha mĩaka ĩtatũ cukuruinĩ wa itũra rĩa haha haitũ nja mĩaka ĩyo thomithĩtie cukuru wagwitũ ũkoretwo ũkĩhetũka nanĩguo ũtongoragia gĩcigoinĩ gĩa gwitũ harĩ mathabu na gĩthũngũ.

Ũhoro waku? Ũmũthĩ ndagũcerera, tondũ mũthenya wa ira, nĩndĩramenyire he mbeca citarĩ ho, harĩ mbeca iria njigithĩtie gũkũ, njĩrĩgĩte kũruta mbeca mweri mũthiru, na nĩ ndatigirie mbeca nyingĩ, no thaa ici he gĩcunjĩ gĩtarĩ ho. rĩũ nĩ ingĩahoya, menye mbeca icio cithiĩte kũ, na angĩkorwo nĩ kũrutwo cirutĩtwo nũ, na arutire rĩ.

Wagĩrĩire gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, mbica igĩrĩ cia kĩrengo, nĩwagĩrĩire gũkorwo na namba yaku ya thiri ya kũrĩha igoti, ũcoke ũkũrĩha ciringi igana rĩmwe kũhingũrĩrwo, no nĩũgũcoka wĩigithie ciringi magana matano kuonania atĩ nĩwahingũra no ũngĩenda kuongerera no wongerere.

Kuoya ngombo ũgũbatara ũke na gĩbandĩ, ũcoke ũke wĩihũrie karatathi ke haha, karia ũkandĩka marĩtwa maku, ũcoke wandĩke ũroya ngombo ya gwĩka atĩa na ũrabanga kũrĩha atĩa ningĩ nĩũgoka na mũndũ wa gũkũrũgamĩrĩra nĩgetha ekĩre thairi nake oke na gĩbandĩ giake.

Mbembe tondũ ĩ mahũthĩro maingĩ nĩ ĩthĩagwo ĩkaruta mũtu wa kũruga ngima na nĩ ĩrugagwo ĩ iki ũgatharũkia okongerera mboco ũkaruga gĩtheri ningĩ no ĩruge ũcũrũ ũtukanie na mũtu ũngi kana ona wĩ wiki ũruge ũcũrũ. Mbembe ningĩ nĩithiagwo ikaheo mahiũ ta ngombe nĩgetha ciongerere iria. Koguo mahũthĩro maya nĩmendetwo ũkĩringithania na mwere.

Marigũ nĩmagiagwo mũno nĩ rĩera rĩa gũkũ , to nĩkũhehu mũno . ũgakora nĩmoya ihinda inene magĩgaciara. Makũra ningĩ nĩmarĩ mũrimũ ũmagũmagĩra mũno gũkũ, ngũĩciria onaguo ũrehagwo no heho. ũtũmaga mabuthe, makagwa makarega gũciara. Marĩa makũra matigĩaga gũtunguha ta marigo marĩa mangĩ, noguo arĩmi makaremwo nĩgwethera thoko, tondũ thogora wamo ũkoragwo wĩthĩ mũno.

ĩĩ nondirikane, ndarĩ mũnini, nadahũthagĩra thimũ ya mũciari, akĩndũma ngarute mbece thiĩ ndĩmũtwarire. Nĩndariganĩirwo nĩ gũkua kĩbande, ndathiĩ ndakinya , ngĩtio kĩbande, ngĩaga , ngĩcoka mũciĩ nĩgetha thiĩ ngĩre kĩbande, ngĩnengerwo, ngĩũka ngĩruta mbeca ngĩinũka.

Kauntĩ ĩrĩa ĩratongoretie noanga Nyandarua. Tondũ atongoria arĩa mathurirwo , aingĩ ona matiumĩte Nyandarua , ũguo mokire makĩandĩka andũ ao wĩra-inĩ, ũguo gũtirĩ wĩra ũrutagwo. Kandarathi ciothe iheanagwo, iheanagwo andũ arĩa metanĩtio na atongoria. Nyingĩ mabarabara nĩmagire gũthondekwo na o mwaka nĩkũrĩ mbeca iria iheanagwo cia gũthondeka barabara.

Maita maingĩ, andũ arĩa maheanaga maũtungata ma netiwaki, nĩ matigaga namba ciao cia thimũ, kana magatiga mamwathĩrĩra kurĩa mũngĩkora wabici ciao. Ingĩthi njoe namba ciao cia thimũ, ndĩmataarĩrie kũrĩa ndĩ, na ndĩmere twĩna mathĩna, mooke matũteithie. Kana ndĩtware wabici ciao, a korwo cirĩ hakuhĩ na harĩa njikaraga, thiĩ ndĩerethere mathĩna makwa nyone kana nĩngũteithĩka.

Aca thirikari ndĩhotete kũrũngĩrĩria gĩthomo gĩkĩ nĩamu kũrĩa icaginĩ kũingĩ gwakuo gũtikoragwo na thitima na kũrĩ indo ibatarikaga he gĩthomo gĩkĩ na itionekaga kwa njĩra ya raithi kũrĩa matũrainĩ noguo mwĩcirĩrie wakwa nĩ atĩ no gĩthomo gĩkĩ no kĩgacĩre ũngumania ũngĩthira na o mũndũ arũgame ithenya rĩrĩa ahetwo atigĩrĩre wĩra nĩwarutwo nĩgetha ongorwo nĩta indo ici irabatarĩkana cikinye kũria ũguo gĩcaginĩ na andũ mahote gũthoma.

Kauntĩ ya Nyandarua nĩ ĩkoragwo na biacara njega, makĩria mũno ya indo cia ũrĩmi, iria iteithagĩrĩria arĩmi kwongerera maciaro mao. Nyingĩ nĩ makoragwo marĩ arathime na rĩera rĩega, rĩrĩa rĩtĩkagĩria mĩmera mĩingĩ gũkũra kũu na gũgakorwo kũĩna irio mahinda mothe ma mwaka. Nyingĩ nĩ marathimĩtwo na marurumĩ marĩa mokagwo kuonwo nĩ andũ aja, ũgwo andũ acio magoka makarĩha. Aikari aingĩ a kũu nĩmakoragwo na mĩgũnda ya kũigana na nĩmatheremaga na ihenya . ũguo nĩ andũ arathime.

Nĩhotaga gũtaũkwo nĩ mĩkĩre ya andũ ya maũndũ na ihenya. Na nyingĩ nĩhotaga kũhũthĩra thimo mũno rĩrĩa ndĩraria , iria itũmaga ndaria na andũ marataũkĩrwo tũkaiguithania mũno . Nyingĩ nĩhotaga kwaria na gũthomithia rũthiomi rwakwa rwa gĩkũyũ harĩ ciana ciakwa . Nano nĩitũmaga hote gũtua matua makwa na njĩra ya ũgĩ.

ũyũ nĩũteithagia mwĩrĩ kũhurũka, thutha wa mĩhang'o ya ihinda inene , ũgathiĩ ũgetha handũ ũngĩ hurũka ũkenenanĩre na arata ,mũcenjeanie meciria na mũkenerere mũtũrĩre. Nyingĩ maya nĩmo mamwe ma hinda marĩa mũndũ aririrkanaga rĩrĩa wĩna mathĩna na ũkagĩa na itũmi cia gũthiĩ na mbere na gũkena.

Kũringana na maguta marĩa njitĩrĩirio na ngaheo rũtha, nĩdamũbatithia na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo mũtheru. Rĩu mũrĩtagwo ng'ania na ng'ania na maica-inĩ manyu mũrotũra mũrigicĩirwo nĩ mwaki wa roho mũtheru, amũtongoragie na amũteithie gũtua matua mega ma mũtũrĩre. Mũroumagara, mũkũre mwedetwo nĩ andũ na Ngai. Njĩra cianyu irohingũka rĩu, tene na tene.

Maya nĩ marũni marĩa maheanagwo kũgerera thimũ cia moko, ndubataraga gũthĩi wabici kũihũria maratathi nĩgetha ũheo kana mũndũ wa gũkũrũgamĩrĩra no kũihũria wĩihũragia maũndũ maku thimũinĩ na mbeca iria ũrenda ũgekĩrĩrwo no nĩũgĩtarĩrio ũrirĩhaga mbeca cigana cia kuongerera kana cia maciaro, riũ haha nĩ gũtangathithia maratangathithia rũni rũrũ rwao.

Ũthaka na irathimo cia bũrũri iria ciakĩmerera, citũrehagĩra ũguni rĩrĩa cioka kwĩyonerwo nĩandũ arĩa maumĩte nja wa bũrũri, magoka magathondeka mawĩra kũrĩ arĩa mamatwaraga kwona ũthaka ũyũ na kũrĩ arĩa mamatungataga rĩrĩa megũkũ. Ningĩ bũrũri ũkagĩa na umithio tondũ nĩmarĩhaga nĩgetha moke mone irathimo ici.